Inomote temik koyatate kurubishek cheimuche konyorunen gei yamache kebangan ayangagoit ketemis kurubishek chuton kotareti temik konai ole kinyorundoi rurutik chekororon akokoraa kurubishek chuton kotareti temik chemengech konai olekinuorundoi katolondaik chechoton ak en Beit nekararan asimakiiben rabishek chechang temik chemengech kotareti temik chekikoyechekitun konyor rurutik ak katolondaik chechoton ayikakomang rurutik kotareti kurubishek chuton konyor olekyaldaen anan siroshek chetindoi rabishek chemi Barak

Kelchin netai komuktechin chemungara konyor bik alik Che Chang koyob komoswek Che Chang komukto konyorunen kelchinoik ab rabisiek Che Chang. Ndamun ngonde tuguk billboards ko chang bik Che kere kosir yan kachengat bik agenge agenge nyolu any kondoi billboard ichuton temik en komosta neu taonit ne kakoet asi konyorunen kelchin neo koyob bik Che Chang kora komuktechin konai sirkali kole mi temik Che mine rurutik chekile en Ole Ole kile kotoreti serkali temik chuton ngemet ne Imuch konyor ko en kipngetkonginik Che inemu en billboards

En kasartab Butet ab bandek en mbar ayumi bandek chesomis koba taban amun bandek chesomis ko kasarta nekokobek bandek aboisien abaen taritik Che kiabai en gaa kora amuch en kasarta ne momi bandek anan amitwogik ab taritik anurchini morik ak bek sait nekoromongu alokyi morichuto koam en tirita kotoreti en baetab taritichuto morik kora en kasartab ropta kibite mbaret nekibiten suswek kochanga asi ibaen en kasarta nemomi bandek Che nyolu kebaen taritik chuton

Imuch en kasarta ne Olen katoldoleywek komi ngwony komi barak beit ab katoldoleywek ago yekaraibu ak aminse en kasarta ne mongu rurutik ak koyam kealda komi ngwony beitab rurutik kosir beit nekialen katoldoleywek kokonu asenet neo iniker beitab katoldoywek ak beitab rurutik Che kenyoru en angebore kialda en sirosiek Che kialdo komi ngwony beit kogonu asenet neo ak kolul temisiet makoteseta komie ak makonyorchingei bik tuguk Che karoron en kasarta

Kit ne kongem bandek en mbar ko makinyorchigei katoldoleywek Che kororon ndamun ki kasarta ne kiale katoldoywek ko kimi barak beit kosir ndiger kasarta ne tun kialdo bandek yon kagoruryo ko kichanga bik Che kimin bandek en mbar komonde katoldoleywek koyai noton kwo ngwony bandek ak komong bandek ak rurutik Che tuten kosir nekata kasarta ne ki kiminen katoldoywek ko tos mong rurutik Che Chang ko kerenyun ko katoldoleywek Che kemoche kinde beinywan ngwony asi koityi koal temik ak komin bandek

Borege temik ab gaa ak chebo timin en komostab rurutik Che konyor temik ab gaa ak chebo timin temik ab gaa ko nyoru rurutik Che tuten ako mi ngwony kosir temik ab timin niton ko bitunen amune si konyorunen temik ab gaa rurutik Che tuten ako chemi ngwony ko ndamun temik ab gaa oleo koboisien eut kotemisien ak komongunen rurutikwak ko temik ab timin koboisien tuguk ab kasari kominsen Ole igochin minutik Che mi barak ak beinywan komi barak ingianyen nebo temik ab gaa en yekiba ndonyo ko niton kondoi ngwony beit ab temik ab gaa ak konde ngwony rurutik

Koomutiet netai ko en kasarta neole tiemik kotullduloik komi barak beittab kotoldoik oko ole timik kotoldoloik chuton kongen kole chuton kotoreti en kerutikche mongu en imbaret kokoronikitun okoen iman komongu tiemutik che kororon oko sich siroisheik chebo emotunwek alaktabu nenyonen okobo kwalda en beit nemi nweng en kasar noton beit nebo emo noton kosir en kasarta nekiyolen kotoldolaik okra ishek chekikolen rurutik chwak en imbar kokochin niton tiemik asenet neo en aldaet kosir alet ab kotoldolaik ak ribset ab rurutik en imbarotik checwak

Nyolu komii koron koroisiekab biik che mobo serikali ak biik kab serikali sikituyo rubisiek kab biik chemobo serikali ak biik ab serikali kotuyo kotuyo gee ak konetgee en kurubit ak konaam kurubit nekobo serikali kobwa gaa inyokonet biik che kainet biik che mobo serikali ole kinyorundoi rapisiek kora konyalu en biik ab serikali kochengchi biik alak kasisiek chemobo serikali agot kasisiek chon mengechen asikonyor kelchin nebo rapisiek kotesendai bandab tai niton ko oret agee ne nyorunen biik chemobo serikali rapisiek koyob biik ab serikali kora konyalu kotuyo gee bichuton

Nyolu en temik ab kajiado kofomen kurubisiek toretigee ngalek koibchi gee ngalek cheimuche koresendai bandabtai nebo temisiet kora ik konyalu konyor toretet kobun serikali nebo kajiado sikonyorunen kelchin en katoldoloik cheibuserikali ak walu temik chuton rapisiek chemi ngwany katoldoloik kora konyalu kotoret akojutyi serikali en bandabtai nebo oratinwek nyolu koger serikali kole oratinwek ab temik chebo kajiado kokaroron sikomuch temik koib rugutik kwak kobo sirosiek chekioldoen oret nenyumnyum kokigochobchi serikali

Nyolu en temik kotuyo ge ak konam kurupisiek si koityin ak kopangan Ole nyorunen keswek ak katoldoleywek en kasarta en kasarta ne ungat beit ab icheget chemungarainik chuto ye kagotuyo ge kopangan Ole nyorundoi keswek Olon kagenai Ole kinyorundoi keswek kotoret ge koboto serkali konyor keswechuto ak konyor katoldoleywek en beit ne nyumnyum asi kotoret icheget koityi ak koal ak koba kotemis en kasarta ne nyone komuch kwalda rurutikwak en beit nekararan kosigen baita en bet kosir en kasarta nekialisie yekin koale keswek ak rurutik

Kit nengeme olyetab bandek eng indonyo neta ko yon kasarta ne kamin chitugul bandek akorurio komyee akeba ndonyo komoche chitugul kwalda kosigen kelchin kongeten niton iih Wendi ngwony beitab bandechuton ko ngeme temik che kingomine kwal keswek eng beit nemi barak ak kwal katoldolloik korak eng beit nemi barak nyolu anyun iih konget temikab bandek kokonor bandekwak agoi kasarta nemi barak beitab bandek ago machang bandechuton eng indonyo kit neweche aah bandek eng olietab bandek eng indonyo korak ko yon komong bandek che mokororon kondoi ngwony beit nebo bandechuton kongeme temik.

Itwole alyet ab maembe kotienge Chang bik Che momine maembe koniton tuten temik Che mine maembe ko en kasarta nekokoruryo ko ibe koba sirosiek Che ale maembe ko teben ge alik Che Chang kokonu niton kotesak bik Che moche aib maembe kosir bik chemine sire niton temik ab maembe komat koib maembe Che Chang koba sirosiek Che mokyingei kokonu niton kotesak ibunetab maembe en ndonyo kotienge moche bik Che Chang maembe en emenyin ak emetab sang kokonu niton

Pongonutiet netai neyoe kipakenge en terektaetab olitab tugukab temisiet kotoreti chemung'arainik chemng'ech konai ole kitesen tai boisietab temisiet en ole kararan an en oret nekararan, kasit age alan boisiet neyoe kipange kotoreti kipakenge temik chemi ngweny kosich rapisiek cheboisien en temisiet betut nekosich rapisiek cheimuche gee kowekta teni kobaa kipakenge nekikakinam en kokwet niton anyun ii kotese boisionik chemii gaa ak chemii emet koyop kokiletab gee nebo biik chemi yuton agenge.

Olietab waletab mogutikab olik kongemokse en kasarta nekokomong rurutikab temik en imbaronikwak komong ko tututen kosir en kasarta ake nekikonaita olik komong temik rurutik en mbaroniwak kochang nitoni koweche en beit neolen olik niton anyuni kotese rapisheab oli cheolen rurutiab temik nitoni kokonu asenet neoo indamun mokoi kwal olik tuguk chekemokyinkee en kasarta Koni kora asenet en komosto nebo temik amun mooldo tugukwak en kasarta nenotok

Kiit ne amuoni aliet ab tuguk kab mbar en gaa ak ematunwek kap sang ko komakutik chekomong gaa ak ematunwek kap sang ngepa arorutik kab gaa keboisien temik eunek kwak kominsen ak koyoe kasit ab temisiet eunek chwak komakerkei ak chebo emotunwek ab sang boisien chebo kasari ko temishet kou kosir chebo kon boishen chebo emotunwek ab sang tuguk ab kasari ko itin ichegen kotem imbaronik ak kosichmakutik chechang kosir biik temik ab gaa niton any anyune kosir temik ab sang rapisiek chechang kosir chebo gaa

Onome olenjini omunee gaa ago ne kit nekayain inyon indonyo kotko kanyone kwalda rurutikyik chekobut eng imbar oteben olenjini une beit ingiyonyen rabisiek che kiiolen rurutik che kiiolen kesywek ak katoldolloik tos mi besyet anan tos mi rabisiek chechang kosir alak iih ,ye karanai ole konu rabisiek chechang rurutik iih olenji kobangan kosob konam kominso eng kasarta si eng ketuyechini kasartab indonyo eng kasarta age kotinye ngalalet me kararan kotiengen kisib ororitik che kororon.

Nyalu kosip ngatutik korik chuton tinyegee ak rapisiek miten ngatutik chekonu serikali kolekisuptoi ano kotienge korik ab rapisiek korik chuton konyalu kosib ngatutiet kichobe rapisiek kosir en kila nyolu kosip ngatutiet nelelen kichobe rapisiek cheten kole en kasarta negile ago matgoput ngatutiet noton simakowechowechok rapisiek kochobe korichiton kora konyalu kosip ngatutiet negakimwa anan kokamwa serikali kole nyalu kochobe rapisiek kasarta nekile ak kasarta nekile komanyalu kosirtoen ngatutik choton simagongem ribset ab logoiwek ab biik